Tijni itime e alworawa ka ikao lowo, to iolo ei ogunia, kasto ikao ogunia go, tiketo oko kuma ginyalo yudo pii mar koth machwee kata iketo gi oko ma ginyalo yudo teko mar chieng' seche ma godiocheng'. Kendo ndalo ma koth onge, to iolo negi pii mondo mii giyud ng'ich, mondo mii gidong ma kare. E alwora marwa, ok ketgi e ot, iketo gi oko, kendo e alwora marwa ok ketgi e gige plastic. To alwora marwa, iketo gi ei ogunia, mong'adi mo ol lowo eiye. Koro iolo lowo ei ogunia kasto ichweyo kodhi ei lowo ma ool ei ogunia no, kuom mano gidongo maber, kendo gibedo motegno, to gidongo maber e yo makare.

Aparo ni yot mondo omi ng'ato oyud hola kowuok e bengi, maloyo hola ma ng'ato yudo kowuok kumachielo. Nitiere kuonde mopogore opogore ma ng'ato nyalo yudo hola kowuokye. Mokwongo en grube mag saga. Kuondego, ng'ato nyalo yude hola to okyot mondo omi ng'ato oyud hola kiwango modwaro e seche modware. Ma bedo mayot kuom kawo hola e bengi, moloyo kuonde mamoko. Ka awuoyo e wach mar ohala mamalo, bengi ema nitie go ohala mapiny maloyo kuonde mamoko mag holo pesa. Bengi ntiere gi ohala matin kaeto gimiyi muda kata kinde ma oromo, maromi chulo pesano kaluwore gi kaka in ipango mar duoko holano kopogore gi kuonde mamoko ma imiyi kinde ma ok oromi duoko holano kaka owinjore.